Ore nanu enadol ena, naa enetipat enabae temurua ang amu isaidia iltung'anak kumok anaa nkera okishi nena nemeeta ntoiwuo ashu nemeeta ntoiwuo enkidimata naisumie, nisaidia oleng metabai sukuul ashu meshomo campus ashu University, nepuo aitabaya iduat enye ashu dreams enye, neeku isaidia enatoki imbaa kumok, neeku isaidia metabai iwojiting nemegira apa aiteki ajo kebaya, nayieu duo apa kake metumoki tenkaraki iropiyiani ontoiwuo, nemebaiki ntoiwuo enkisuma enye, neeku isaidia University funding ninche oleng, amu ketii ewaita nkera kumok University, nidip neponu aing'oru siaitin, neponu aret inkulie enaa neeta nkera kutitik teninche anaa nang'arie kina, neponu aisaidia idipa University funding aisuma ninche netum isiaitin, neeku ebae etipat oleng ena, nisaidia nkera kumok. Neeku ebae etipat ena oleng.

ore enasiai oo iropiyiani kibelekenya too isaan neisunye amu nibelekenya iropiyiani ore inkilie tokitin naa keeku ore too inkulie saan neeku ishomo aitumiya ,tenilo olduka nendeleya aaku kutik ampaka nebaya neeku miyata ore pee ilo aing'oru, ore pee itum neeku miyata, naa teneta oltung'ani iropiyiani naa idim ake ataasa amu kitumiya naa oltung'ani anyiang'u ,entoki nemeta neeku kajo nanu kajo kena pee ebelekenya ena siai too isaan pooki.

Ore tenadol enasiai naa ore entoki nadamu naa nkotelini amu ore nkotelini yaang nemeeta funding sidai ena ropiani naiterunyieki neeku nkajijik kutiti emanyai naa ore nkotelini misidain sii duo neeku ore nkotelini ang naa keyieu esiai keyieu mitobirakini esiai keyieu nishori ntomonok nasisho tenewueji funding sidai metaa ashu eshatakini nkajijik sidain amu enakata elo biashara enye dukuya pee eishori sinche usaidizi enaa eneitabaki ena enayieu amu kifaa pee etum ninche esiai sidai tee biashara enye amuu nakata etum ntokitin nisumie Nkera enye netum ntokitin naitotie irmarieta

Ore enaa naa ildakitari loo ng'uesin neeku ore sii intokin nayeu eng'eno nayeu ashu intokitin nayeu pee ees ena siai naa keifaa pee eeta eng'eno oo ng'uesin neeku keifaa pee eta ina ngeno neyiolo sii atayiolo ajo kaa moyian ena naa kaa eda neyiolo ilchanito lenye anaa neeku lasima pee eta oltung'ani eng'eno ashu eshomo sukul enye aisomea ena siai amu inakata eyolou ajo kaji ikuuna tenabaka ashu kaa moyian etaa tenipoti naa kesioki ayalolou neyiolo atabaa atasiokisioki. Neeku lasima peeta eng'eno nagut nai husu kuna nguesin ashu entoki naisomea anu inakata naa eyiolo pee tenipoti naji metabaa nemitoki ajo meyiolo ena ashu meyiolo ena keyiolo atayiolo ajo kaa moyian eta ena ng'ues ashu kaa eta ena neyilo vile enaiko pee eishunye ina moyian.

Ore tenadol enasiai, naa ore enaa nagira empisha aitodolu naa, eetae orbaket lotii enkare, netii eburashi osabuni. Ore tenadol, naa enkitukore. Ore tenkop ormaasai na kejo ore intomonok na ninche naifaa pe ees enasiai, nitobirisho tiatua aji, kake ore entoki naifaa, naa kifaa sinche pishori intomonok metaasa esiai, esiai sidai onkopisini amu menenye ake enasiai. Hoduo naa ore enkitukore naa usafi, neku metorrono kake keyieu sinche nishori nkulie siaitin neme niatua aji ake, keu sinche nees isiaitin sidain naisho ropiyiani sidain. Neeku ore tenadol ena, naa inake nalotu elukunya ah, enkitukore onkilani ashu enkisuja, ah entoki sidai ina amu, kesidai teneeku safi.

Ore tenapisha naa kadolita enkerai opapai lenye ,egira aingor esimu neeku ore entoki nalotu elukunya na egira aitodol ntokiting esimu enaa enayieu neyiolou esimu ,neeku adolita ajo kegira ana toiwoi aas esiai sidai amu kegira aitengen enkerai enye esiai eonline mapema ,neeku ore ebulu ena kerai naa keyiolo siatin sidain naa keyiolo ataasa esiai e online neyiolo aitumiyia esimu, ore ina toki naa ninye taata nagira aendelea oleng naa ninye engirae atumie siaitin oleng ,naa ninye sii engirae aisum nkera e CBC oleng .

Ore tenapisha naa kadolta enkerai mlemavu naa kajo kesurgery itaasaki etudungoyioki enkeju neku ina nagira aasa naa elelek aa ketoiwuoki etiu nejia ashu surgery neku ore tenadol naa keshipa enakera kake meeta enkeju neku kajo .

Tenikirikino pii eapp embenki naa indim ake atapala temipik nkatitin kumok amu indim aiblokai ,naa ore sii enkae toki neifaa piiyas naa ilo aivisit ina imbenki ashu alo netii ina embenki, nilo naa lasima pinaam enkipande ino amu inakata kiidumiyai, ore toki niindim ataasa naa indim ashomo ina aaap nijing nilo, nilo nirony ewueji nejo kitorikine impiin, naa indim airiseeta nipik impiin nemikirikino. Ore sii enkae toki naa indim ake atooshoki imbenki inasaa ake tenikirikino peekitumoki aisaidiya.

Ore ena siai naa enetipat amu ore esiai ildakitarini naa ketii enetipat oleng, ninche oosaru iltunganak aitaas first aid naa ninche sii oobak ,ninche oyiolo ilchanita ook. Neaku oree esiai oldakitarini naa enetipat oleng tenees oltungani amuu keokoa imeisha oltungana kumok ata naaji enemetii isipitali naa keidim ake aitaasa first aid tiang' neitibu, neaku ore esiai oldakitarini nee esiai sidai oleng keirecomend kila mtu metaasa pooki tungani ake oyeu neas naa esiai sidai oleng amu meeta oltungani lemeisaidiya, ore peemoi oltungani elakwa sipitali naa keidim ake oltungani aisaidia otaana, oldakitari naaku esiai etipat oleng.

Ore eunoto endaa nairaag te interit naa kesidai amu ore kebooyo enkare neibung sii intana, neibung interit te nkop naaku meisho enterit neshomo anaa metenapa enkare naa keibooyo sii enkare etu eisuplaash enkop alo aosh enkop nedarr aya inkulupok neaku ore eunoto endaa nairag te interit naa kerip enterit oleng peemeya enkare amu ore naaji ena tenepoi tenee ,tenemetii nani nena tenemeuno ina daa naa kepiki, keyaa ina are pookin inaare enkulupo pookin amu ore teneuni endaa neaku keibooyo enkare ashu, keibung inkulupok naaku meidim enkare atanapa.

Ore ena naa math aa esabu naa enaa enaas nkera naa ore entoki sidai te math naa kesidai amu kasaidia iltung'anak teboo enaa eniyiolou kebaa enaa eunore olchamba naai amu kisidai naa kaitadamu ajo aisuma apa high school, equations nimbalance naa enetipat oleng' maths neeku ina.

Ore entoki nagira aasa naa inkera naagira aisuma adolita ajo keetalaptops neeta isimui naa kegira ake aisumia teknolojia naa ore ena naa kejo innovated teaching methods te sukuul Niaku kegirai aisum ingera toonkoitoi napaasha enaa toosimui toolaptops naa entoki nagira aitubulu ingera oleng tewei sidai aitumia nena mashinini edigitali neaku ore peepuonu boo naa peetum aatas isiaitin eonline Niaku kegira ilmwalimuni aas esiai sidai aifunza ingera telaptops ore etii enkerai endarasa engilasi nabo naa keyiolo ntokiting kumok aa entoki nagira aisaidia nkera kumok aah kegira aitubulu ngera kumok itodolu ajo enkop edijitali kitii niaku keyiolo siininje ashomoyie entoki naasitae

Kaidim atejo ore entoki nadolita tene naa ore enaji naa enkaji esirkali neitodoli ajo ketii esiana oonkajijik epaliamen naa ene wueji eesieki nena tumoritin e paliamen naa kadolita ajo ore sii ene naa kaitadamu high school kisuma apa kuna kajijik epaliamen niaku ore naa te judiciary naa ketii esiana nena kajijik nekisuma opa duo Kajo nanu ina duo adolita tena pisha Niaku ngajijik esirkali kuna niaku kajo naa nena

Ore tenadol enaa naa kadolita intokitin onkiyaaa naa naaji earpods tonkutuk oolashumba naa ore entoki naisaidia naa keisaidia tee ,ore pitii ewueji neboreki niyeu ninining' entoki niyeu nining' mikisuambua amu ining' aitobiraki tenipik inkiyaa. Ore sii enkae toki enitii ewueji netii iltunganak naa ore igira ainining' esimu ino nemiyeu nisumbua irkulie tunganak aitabuak amuu keaku inkiyaa inonok ake etii nining'. Ore sii enkae toki ekincho ore piwosh esimu naa itii ewueji netii ororei naa mikimitiki ining' ,mikimitiki iltunganak ining' ashu ororei ining' tengaraki ieta earpod tonkiyaa ashu kuna tokitin onkiyaa ,nikisaidia toning'o aitobiraki ilo tungani likigira aoshoki.

Ore ena siai ee kiaspuk tenkop ang oleng eramatare ontare ekerra uh ore iltung'anak kumok naa ninche eeta amu kelelek eramatata enye naa megol sii enkinyiang'unoto enye ore, ore ninche naa kae ore tonkulie sai naa kegol tenkaraki enkirre kifaa pingerr oltung'ani oing'orr enaa olchekut pemei pemeidapasha pii amu ore ake pidapashari nimin nintoki alotu aing'oru aa esiai nagol siinye ina neku kisapuk oleng eramatare onkerra tenkop ang oleng ore amu ore iltung'anak kumok naa kidim ena siai enye amu miibung imoyiaritin oleng neeku keisho iltung'anak mee meing'ura ore sii enkae siai naa keme keya nemitiki iltung'anak epuo isiaitin kulie tenkaraki keyieu ninche olchekut neku tenemeeta oltung'ani olchekut nemetumoki atung'uai naa ina ina ake duo entorroni enye amu keeta meeta entoki nemeeta esidano wentorroni.

Kaidim atejo ore entoki nadolita tene naa emadam natii kando tine nibungita enkitabu nadoolita sii mbaa e enkiremore egira aitashiki amu ore ilbenia itodolu ajo esiai enkiremore easita Neeta enjati naibala ajo enkiremore, nadolita inkajijik nadolita sii oltung'ani oreuta ntokiting tesiadi teidie Inaa naa entoki nadolita

Ore tenkata olameyu naa ketum keeta iltung'ana shida enkare naa meetae nkariak enchan shuu nataana ore enkae toki yare naaimaa ilairemok tenkaraki enkare naa keya neeku kelakuwa wuejitin niinyiang'unyiki naayaunyeki nkariak neeku keluo wuejitin neelakua aayau nkariak neeku ore too nkulie olong'i nemetum enkare naabukoki ilchambai lenye ore enkae toki kegol enkinyang'unoto enkare, naa ketii ilemebaiki aainyang'u enkare naa keton ilchambai lenye eitu etum nkariak.

Ore entoki naitiship tesiai eyiarare, naa kitiship oltung'ani amu keyiolou oltung'ani tenaa keyiolo ateyiara entoki naje, ashu tenemeyiolo ena, neyiolo ena, naa kiko oltung'ani metayiolo entoki nemeyiolo tenifunzai, neyiolou ataasa nena pookin. Neeku ore entoki sidai tena, kitiship iltung'anak kumok tenkaraki kisum enaiko teneyierisho, enaiko teni serve neeku keyiolo nisho si eng'eno sapuk tenkaraki ntokiting kumok, ntokiting kumok naifaa peyieri, entoki pookin nayioloi nifaa peyiolou ateyier.

Ore entoki nalotu idamunot tenadol enaa kadol ajo kinyangu iltung'ana inkariak sapukin naa kegol enkinyang'unoto enye oree sii enkae toki naa kedung' tenda neeku kedung' iropiani oo ltung'ana kumok neeku metumoki iltung'ana ainyang'u neeti sii iltung'ana lemebaki neeku oreentoki najo naa pee edunguni inkariaki nitobiri sii iwejitin nitaataniki iltung'ana iwejitin pookin neokunye nkariak peetumoki anoto pookin pemitoki aitangamalu teneweji netum inkariak napik ilchambai lenye ashu naok ashu naok inkishu enye amu ore sii ninye meetae enkare naa entoki toronok amu meeta meetae oltung'ani oidim atotona meetae enkare.

Ore entoki nalotu ena, naa ajo kitodolu ajo ore Kenya naa ki shughulikia pooki tung'ani, neeku ore pooki tung'ani na ing'urari, nishori si metaa kebaiki pooki tung'ani kila kitu, nishori iltung'anak limidim ate. Naa ore maisha pooki tung'ani na kifaa pepikaki keon metaa private enye ake, metaa siri enye, pemeeku keyiolo pooki tung'ani nimifaa peeta oltung'ani olo alikio maisha olikae tung'ani, nitodolu si ajo kisumisho keeta nkisumaritin enye, naliki iltung'anak kuhusu nena tokiting pookin, naa intokiting pookin si naa, nitodolu si ajo ore intokiting ya habari, na kitayu si nkiteng'ena toltung'anak pookin, nemegel iltung'anak.

Ore tenadol ena, naa kayiolou ajo ore entoki nalotu indamunot, naa enkisuma e University ashu eshumata naa ore kuna loni oshi na kishori iltung'anak pisumare pelakini iltung'anak school fees enaa ropiyiani esukuul oltung'ani lemebaiki, netumoki kenya atushuku kake kifaa ake peeta oltung'ani kenya esiai, petumoki atushuku kuna ropiyiani pooki amu kishori oltung'ani ropiyiani kumok, neeku kifaa pitum esiai asioki. Neeku ore entoki nikijoki serkali na piger iltung'anak, petumoki iltung'anak atushuk iropiyiani e Helb, amu kisho iltung'anak misumata si lelo lemebaiki enkisuma ashu lolo lemetumoki atalak iropiyiani asiokisioki sukuul, pemikenokini sukuul.

Ore tenipik iropiyiani imbenki, ore naa meeaku melelek peepurori anaa teniragie teang'. Ore sii enkae toki na ekincho embenki mikotayioloi metaa ore teniyeu niya eloon, nikiyoloi ajo ipik oshi iropiyiani naa inakata itum ltungani aitobiraki. Ore enkae toki naa ekincho sii tayiolo ,ekincho sii metaa isiokisioki arai iropiyiani ashu intae ashu ireu te, arawaki imbaank te nkoitoi sidai, naa meinyalari sii iropiyiani inonok, naa ekisaidia sii seeva iropiyiani anaa apik iropiyiani kando pemeintoki aitumiya ovyo ovyo nekisaidia sii imbaank, ore embenki naa ekisaidia metaa ore teniyeu nipik iropiyiani eweji pintaas entoki nintaas naa ekishumaki impala kenya erishata ninotoko atudumu ashomo aitobirie inatoki niyeu nintobir ashu ashomo ateshetie inaaji ashu aisumie nena inkera niyeu nisumie ,nikindipa ninye atushumaki.

Ore tenapisha naa itodolu ebaisikil mayielo kinyiele neeku ore entoki nagira aas naa oltungani ogira aitobir ebaiskil ebaisikil toonkaek enyenak egira aitumiya olpilais enyenak enaa enikidolta negira Ajo ketadante Ajo ketalakunye enkeju ebaisikil neeku ninye egira aitobiraki enaa enalio tempisha aa egira sii aikenoki aitobiraki ena keju natupukuo pee endelea areu ESA alo esafari enye

Ore tenadol ena ore entoki nalotu indamunot naa, ore KNEC naa entemata esirkali nayiolouni ajo keng'ae oidim nataa kidim ahomo ataasa esiai, ashu oltung'ani lonoto qualification ashu mpala, nanoto makisi sidain natumoki ahomo ataasa esiai teneeku idipa sukuul, ore oshi KNEC na keesi kila olari, metaa kidip oltung'ani, ore pidip ina temata teniim, nilo boo aas esiai ashu ore pitabatate nigil, neeku ninye oshi ai determine ashu nalimu tenaa etaa idim ahomo ataasa inasiai tenidip asumayu. Neeku ina nalotu indamunot ainei tenadol ena. Amu ore ntemat esirkali, naa kiko keya na ninche etemi iltung'anak peyiolouni oltung'ani onoto skills ashu onoto damunot sidain natumoki ashomo ataasie inasiai, ashu nanoto eng'eno sidai, nalo aasie inasiai naisumia.

Ore tenadol ena naa embuku naigerieki intokitin nagiraasa tee tesiai ashu tebusiness enye ashu tinasiai naasita ilo tung'ani. Neentoki sidai amu keigerr oltung'ani entoki natimira, entoki neitu emirr, entoki natelekunye, biah eeh profit nanoto ashuu ropiani natoponari tesiai neyiolo entoki naifaa peelo ainyang'u naakeisaidia sii peeyiolou ajo intokitin naaje napuoito ashu naaje nemepuoito peemeitoki aponaa nena nemeyouni. Neiko sii metayiolo oltung'ani ropiani naitumia ashu naa iropiani naah nayauwa esiai business enye naa ore entoki najo naa lasima peata oltung'ani enatoki teneaku keasita business amu inakata eyiolou oltung'ani esiai enegira esiai enye aikunari ashu intokitin naatimira ashu intokitin nemewuoito peeyiolou ajo ore peitoki alo ainyang'u nkulie tokitin naayau olduka neyiolo ajo ntokitin naaje eyau kumok naa ntokitin naaje eyau nkutik amu inakata akeyiolo ajo elau oltung'ani ajo kaji egira esiai enye aikunari.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tena. Naa idol ajo ore naa entoki nikincho shomo nkuapi eboo anaa Rwanda ashuu Uganda. Naa ore entoki nalotu ndamunot naa alo boo e Kenya ashuu kulie wuejitin neme Kenya anaa Rwanda, Uganda aitumia ena identification card ashuu enkipante naijo ena napoyieki nkuapi eboo. Amu tinimiata ena nimitumoki asho nkuapi eboo naa. Ore sii ena lasima peyie iyata enkipante ino e Kenya, amu ina itumoki anoto ena nitumoki ashomo nkuapi eboo. Naa ore entoki nalotu ndamunot naa peyie ingoru enkipande ningorru ena paa tenelo nitum esiai pooki nikimpotokini too nkulie wuejitin nitumoki ashomo. Nitumoki ashomo anoto. Nitumoki ashomo niata shida

Ore entoki nagira aasa tene naa kitodolu ajo nkera naing'waa sukuul naagira aaoku enkare to reyiet kake ore ena are nemesidai neeku kitodolu ajo ore tenakop naa meetae enkare sidai neeku kenyamal iltung'ana enkera neeku, nkariak oo lturot eok nemesidai too nkoshuaak enye amuu keyau kolera, taifoid, naa keifaa ake naakeing'urakini enkare sidai naoki amu inakata mitoki nkera aaok nkariak oo lturot naa keyaki mmoyiaritin. Keisidai sii tening'uri nkera neing'urakini enkare sidai naoki too sukuulini otoo nkang'itie amuu ore enkare oo lturot ketii olchafu oleng as ninye eok nkishu ninye eok iltung'ana, neeku kepiki lchafui kumok naa inakata etum sii ninche aatushipakinoto enkishui enye naa kelio ajo sukuul ing'waa egira aaok enkare neeku kitodolu ajo meetae nkare tena kop keetae shida enkare oleng

Ore tenadol ena naa ketii enkarna sapuk naigero tax netii enkalamu netii embuku netii iltung'ana aare oogira aairrugo, naaku kitodolu ajo ore elaata e tax naa lasima ina peesi aa kigero, ore sii neitodolu ajo kegira aitanaurr iltung'ana kumok elaata e tax aa kedung iropiyiani enye naagira aang'amu neeku mebaiki irmareita ashuu mebaiki isiaitin naifaa piitaas neeku kegira airoshiyie ninche oleng neeku ore entoki nagira adamu tene naa elelek aa iropiyiani kutik elaki oltung'ani, naa lasima peelak tax naa oreina naa sheriaa too ltung'ana pooki neeku esiaai sapuk.

Ore nanu enaiko enaiko tenaoku enkare enchan naa, ore ake payiolou ajo etaa kejo pesha naingoru ntokitin nifaa piata pesha , ore entoki niyieu nias naa indim aingoru iltankii ashu ildiramuni ashu ildimui ashu irbaketi sidain lindim aiwokunyie enkare. Ore sii enkae naa keetae gutars nindim atipika enkaji pee iwoku enkare nanapita mabatini nepik oltaki ashuenkae wueji ake loidim atushum enkare sapuk ore nkulie tokitin naa indim sii ake aitumia enkaji tenimiata gutars nipik oldiram ewuei negira aimu enkare sapuk anaa katikati enkaji ashu katikati omabatini enkaji nipik inewueji nejing enkare nindim aiwou, ore si ntokitin nindim aiwowunyie naa keetae enkarae neetae orbaket , neetae ildaramuni , iltakii , interekenyini , ntokitini kumok naijo ashu indim sii aiwonyie ntokitin kumok naijo oltimu

Ore entoki naalotoki indamunot naa ore ena naa erisiti inyangishe ele tungani ingwashen olkunuyia naa keji ena peeunisho iltunganak kumok amu kegol enkinyangata naa piirem olchama lino amu indim atimira ashu inya enkae naa keeta faida sapuk oleng alangu enkinyangunoto enye niaku ajo piriremisho iltunganak tolchambai lenje amu eeta faida sapuk

Ore entoki nalotu elukunya tenadol ena naa nairobi town naa ore kitodolu ajo are iltung'ana kumok naa Ile biaashara ashuu iloopoito, amuu etii nairobi city centre, neeku itodolu ajo ewueji nebore iltung'ana oleng loosita biaashara ashuu iloogira aapuo iwuejitin neifaa peetii isaaitin neeku, inaa endamunoto ai tenadol enewueji, nadamu ajo kumok iltung'ana oleng naa ewueji neboreki metaa tenilo, niaku ning'orr kewon aitobiraki pee meyai intokitin inono ashuu pee mimin.

Ore entoki nalotu ndamunot aainei tenedol ena naa esapuko elototo tooltukutuki aa ore iltukituki naa iteleliaa esiaai elototo as ketumoki oltung'ani atasiooi ewueji neiyieu mitoki aimutie aanyu iltung'ana miputa ngarin kidom ake atalaa oltukutuk mekwete ewueji neiyieu nelo, naa kebaya pee mitoki aanyuno, amuu ore engarri naa lasima oiyanyu miputayu piitumokiki aashom. naa ore oltukutuk indm ake atalaa openy nilo nikintabaya ewueji nilo, naa kesiooyo sii alang engarri, ore too ldaikani nibaya ewueji neifaa piilo. Neeku iteleliaa esiaai elototo tenadol ena. Ore sii ninye inaa naa keisho iltung'ana esiaai keinyang'u oltukutuk lenye, neesie esiaai, netum iropiyiani naaitotiyie ormarei, onaaisumie nkera onaainyang'unye poki toki nayieu.

Ore maoni ai too lairemok oopik endaa irkeek naa kajoki ake nanu pee epal, amuu kinyial sii ninye too nkatitin fertility enkulupuoni, nesioki nkulupuok aneneng'u neeku meitayu endaa aaitobiraki, neeku kajo ake nanu pee epal.

Ore intokiting nadolita tene naa kadolita ingarrin, adolita iltung'anak, adolita billboards ashu nkibaoni, adolita mkokotenini, adolita iltung'anak, ingarrin kumok, orbaribara, osunyai, mbaoi

Ore ena enalotu indamunot ainei naa isiaitin kumok e online ashu digitali oosimui ashu laptop naa indim oltungani aigero Kaan apali Iigier iltunganak oosa isiaitin oosimui neeku kitodolu ajo egira ngonyek abolunye tolosho le Kenya negirai aayaki iltunganak ntokiting naayieu naasie isiaitin enye

Ore entoki naitiship tena naa keshipai oltungani amu kelo aked nena farasini nenapi, nening' aitobiraki ajo etoning'e aitobiraki ntokitin naashomo aing'oru ashu ewueji nashomo neenjoi neshipa pee teneshuko aang' nelo adamu ajo etabaiye duo eneje ,netaasa netakedo ilfarasi neaku eitishipisho oleng. Eitiship oltungani amu keaku eshomo oltungani ashomo duo eweji never natum atekedo nena tokitin pookin naas ana naj, naas ana naje naaaku keiko oltungani meikuna keiko oltungani meinyaaki ayeu neshuko eweji ekila enkata nayeu nening' ajo keyeu nelo ,nening' sii oltungani ajo eitu eiminie nena iropiyiani enyena, enoto entoki naitishipa.

Ore entoki nalotu tena tenadol ena naa kitiship mbiasharani ajo ore pee dol oltung'ani esiaai enye peeku kibajet esiaai enye neyiolou ajo iropiyiani naaja itumia naa iropiyiani naaje enoto, naa kisaidia oltung'ani meshomo dukuya ina siaai aa kitagol ajo enoto faida naje ashuu ore budget neitu inyalari ninyang'ua ntokitin naaje netimira naaje negira sii aitobiraki, neeku ore budget naa entoki sidai keifaa ake pee eeta pooki tung'ani omirisho ashuu oota esiaai pee edol ajo kaji egira aikunaa esiaai enye ashu kaji egira iropiyiani enyena aaikunari ashuu ntokitin naamirita peetumoki atayiolo naainyiang'u ashuu naapal eitu inyang'u. Ore entoki naloito oleng nitoki aponaa ore enemelo, nipal neyiolou ajo kanyioo enyorr iltung'anak, neyiolou ajo kanyioo eyieu iltung'anak kumok pee etumoki ayau.

Ore entoki nalotu indamunot tene naa kisaidia oltung'ani oleng' eCitizen amu ore intokiting pookin enaa visa ashu teniyieu nitum business, nitum niyieu niregista business ino te, niyie niregista esiai ino tesirkali, naa indim ake aitumia esimu ino airegista neeku. ore entoki naitodolu tene naa kitodolu ajo eyauwua digitali intokiting kumok sidain aitataaniki oltung'ani metaa mee lazima piinyototo oltung'ani alo ewuei nelakwa peelo aitobirr nena siaitin pookin. Naa eitobira sii amu ore pooki tung'ani, te eCitizen naa keidim naake anoto pooki toki. Ore peimin enkipande naindim aing'orunye esimu ino ake ariniwa neeku ore eCitizen naa entoki sidai e government naa kifaa ake piing'oru pooki tung'ani airegista eCitizen amu entoki sidai

ore ena pisha na kengira aitodlu ajo engira inkera aisuma, na engira si aitobir engira aisumare computers ashu ntokitin naisum iltunganak, na computers na ore si entoki nalotu indamunot na entoki sidai amu ore apa meetae apa enkisuma ecomputers, niaku kipangu ake oltungani tesukul meyiolo ajo kaji iko tenitumia, kake ore tata amu eyautwa asioki na kesioki enkerai ayiolou eneiko tenaas, keyiolo enkerai, tenepuku tesukul na keyiolo aitumia computer ashu atsa intokitin, esimu neyiolo si atasa kuna siatin e digital na ninye oshi tata naishorita....

Ore tenadol ena siai naa ore entoki nadamu opa kera kutiti naa ore ena naa inkera nayaitai clinic ashu apa epwoi clinic eton aa nkadii eitumiae. Neeku ore tenakata kake etubukutwa neeku kajo birth certificate opa kepwoita aing'oru. Naa ore entoki najo piimintoki aishiliwayie inkera, peepwoi aing'uraki certificate , birth certificate haraka eton etu ebulu oleng amu ore oshi taata tenejing' oltung'ani sukuul naa kifaa neeta birth certificate amu inakata etumkoki aendelea te sukuul aitobiraki tenkaraki registration naasi tene tenejing' enkerai sukuul etii nkilasini uni ashu etii nkilasini ile. Neeku ore entoki najo naa peesiokini aing'uraki inkera birth certificate amu inakata etumoki

Ore embaa nayieu neasi torkerenket naa etii ntokitin naijo keyieu nepiki ositima neyieu neudokini iltunganak enkariak. Keyieu nepiki neshetakini isipitalini, neyieu sii neupgradie sukuulini. Ore emambo ositima naa ketii wuejitin nemeeta ositima ashuu eitu ebaya ositima neaku keyieu neingurakini ositima metabai nena wuejitin. Ore enkoi eare naa enkare, ore enkare naa ketii iltunganak oogira aanyamal tenkaraki enkare. Neaku ore ilchambai lenye ashuu eramatare enye negolu tenkaraki meetai enkare naok inkushu ashuu enkare nabukokini ilchambai. Ore enkai toki naa sipitalini etii wuejitin naalakua nemeeta sipitalini neaku mpaka nengasi aingoru engari nayau oltungani mpaka sipitali, nelelek emuoi oltungani oleng neaku meeta eneitasaruni. Ore entoki ai naa sukuulini. Ketii wuejitin nemeeta sukuulini. Ketii wuejitin neelakwaniki sukuulini neaku kepuku nkera too wuejitin neelakua netoni kulie kera metubulu oleng eton eitu epuo sukuul. Neitabaya ilarin kumok eitu epuo sukuul neibok oleng eton. Neiibok nkera oleng